Ore entoki nalotu edamunoto ai tenadol ena pisha, elotu naa empira ena naigurani toonkejek. Nadolita ele payian etii empolos egool, ninye naa olo aibooyo empira, petum aishoo entim enye enkisulata. Adolita iltung'anak otii tesiadi ninye, ogira naa apuo awosh ororei, egira apuo aisho ninche engolon petumoki aishinda.

Ore enkiaas nagira alo dukuya tene egirai aapuo aitoomon irmalimuni lolosho le Kenya pee epuoi naa aatum aataret ninche te enkisuma e kuna mashinini naaji computer epoito inkebelenyat tolosho pookin metaa ore entoki naing'ori tanakata naa eninko tenitumiyaai kuna mashinini.

Ore kuna naa mashinini sidan naitumiai naa te sipitali aapuo aaret nkera kunyinyik naatoiwuoki neton itu ebau enkata nanarikino peeini arashu nkera kunyinyik nitu itabaya nkiloi naanarikino nkera kunyinyik. Kisho kuna mashinini enkirowuaj naba ena enanare ninje.

Esiai naa ena naibung'i isinkir, nemesapuk tenkop ang' naleng' amu metii naa irkejek sapukin oojing' isinkir piidimi aibung'a. Kake tenilo naa ena alo ee Nyanza naake sapuk naleng' ena siai.

Orkirr'ari naa ele lekung'u ogira aramat elukung'u. Ee ene tipat oleng' ena siai naleng' amu eisho naa metaa eikishan ilukung'uni.